Hĩndĩ ĩrĩa ng'ombe ciĩ na mĩrimũ burani kana kũrĩ na mũrimũ waimĩra, ndagĩtarĩ wa ng'ombe nĩ maheyana makaiga atĩ ng'ombe nĩ ciagĩrĩirwo kũrindwo, kana kũhuhĩrwo. Rĩu nĩ ũkoraga ng'ombe nĩ nĩ ciratwarwo handũ, andũ a itũra magoka mũndũ na ng'ombe ciao, akorwo kwĩna ndagĩtarĩ a ng'ombe magoka makambĩrĩria gũcihuhĩra, nĩguo ng'ombe ici rĩ citigatuĩke nĩ cikũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩno ĩtuĩkĩte nĩ yumĩrĩte. Nĩguo nĩ cirigagĩrĩria, wona ciahuhĩrwo nĩ ciĩrigagĩrĩria gũtuĩka nĩ cikũrwara nĩkĩo ũrona haha cikĩhuhĩrwo nĩ andũ aya nĩguo mũndũ nĩ arahota kũgirĩrĩria ng'ombe yake kumana na kũrwara.

Ng'ondu ici rĩ, cigũthiaga na njĩra cioka ciakora kagui gakomete. Nĩko cirenda kũmenya atĩrĩrĩ, ngui ĩno ĩkomete haha rĩ, ĩkomete i, sawa ĩĩ, kana ndĩrĩ sawa rĩ, na nĩkĩo ũrona cirageria tarĩ kwenda cirenda kũhũra ngui ĩno ĩkomete haha. Na nĩkĩo ũrona cihana tarĩ kũinamia mĩtwe ciinamĩtie no nĩkwenda cirenda kũmĩkima. Nayo ngui no gũikara ĩikarĩte hau ndĩrĩ na maũndũ maingĩ, No kũĩikarĩrĩra oo ũguo nĩguo ĩ takwenda maũndũ maingĩ. ũguo nĩguo kũrathiĩ na mbere handũ haha ngĩona niĩ mbica ĩno.

Ũhandi wa mĩtĩ rĩ, nĩ ũtaithagĩrĩria nĩ tondũ wa kuura mbura. Hĩndĩ ĩrĩa ũrona andũ marahanda mĩtĩ thĩinĩ wa matĩra maorĩ, mĩtĩ nĩ ĩgucagia mbura kuma na igũrũ. Ũngĩkona ta kũndũ kũrĩa thĩinĩ wa mũrĩma wa Kenya rĩ, kũndũ kũrĩa mbura ĩtũraga yuraga. Nĩ tondũ wa kĩ? Mbura, kũrĩa nĩ gĩthaka, gũtũraga hĩndĩ yothe kwĩ ngirini tondũ kwĩna mĩtĩ mĩingĩ, na nĩkĩo wonaga andũ marerwo, hĩndĩ ĩrĩa watema mũtĩ, wĩtĩkĩre kũhanda ũngĩ. Nĩguo gũgatigaga atĩ mĩena ĩmwe itũ nĩ gũtuĩkĩte nĩ kũroma mũno, mbura ndĩroira, okorwo nĩ tagũkũ ikamba-inĩ, ũkoraga mbura ya kũrĩa ndĩraura. Nĩ tondũ wa kĩ? Kũndũ kũrĩa gũtirĩ na tũmĩtĩ, tũmĩtĩ nĩ tũrĩa tũnini, kamwe ũrakona haha karĩa kangĩ ũrona kũndũ kũraihu mũno. Nĩkĩo tũtindaga tũkĩrwo, wona watema mũtĩ ũhande ũngĩ ũmwe, nĩguo gũtaithagĩrĩria kura mbura nĩguo ona hĩndĩ ĩrĩa iona mbura ĩgatigaga kũrega kuraga.

Ng'ombe ĩno ĩrehirwo haha yohwo, yũke ĩrĩe mahuti, nĩguo gwakinya mathaa, mangĩ ma hwainĩ rĩ, nĩkũinũka, rĩu haha nĩharĩa ũkoraga atĩrĩrĩ, ng'ombe ĩno rĩ, kũrĩa mũciĩ rĩ, wona gwakinya kĩroko rĩ, nokũhingũrĩrwo ĩhingũragĩrwo, ĩgakorwo kũrĩa mũgũnda kwĩ harĩa mamĩohaga, magacoka magathiĩ makĩũrũraga kũu, magĩethaga mahuti, makamĩethera, magacoka makamĩrehera ĩkarĩa, he, wonamakinyia mathaa ma hwainĩ rĩ, noguo ĩrĩinũka gwĩka atĩa, ĩgakome kana ningĩ ĩgathiĩ ĩkĩnyuaga maĩ, no haha nĩkũrehwo ĩrehirwo, haha nĩgũka yũkaga tu ĩgoka ĩkohererwo ho, ikahingĩrwo ho, ĩgatinda ĩkĩĩrĩa ĩgetherwo mahuti thĩinĩ wa gĩthaka gĩkĩ, ĩgacoka ĩkainũka hwainĩ.

Ũndũ wa mbere hĩndĩ ĩrĩa mahuti maingĩha thĩiniĩ wa mĩgũnda itũ-rĩ, handũ, nĩtũremagwo rĩmwe nĩ kũmakua tũkamatwara kũurĩa mĩciĩ-inĩ itũ. Ũndũ ũrĩa twĩkaga-rĩ, tũthiaga kũurĩa mĩgũnda-inĩ, tũgatema mahuti maya tũkĩmarekagia thĩ magaikara kuo, nagwo mahiũ maitũ-rĩ, tũkamahingũrĩra. Ĩthuĩ okorwo nĩ kĩroko ũkamenya ũmũthĩ ndiretuĩra ng'ombe ciakwa ndĩcirehere mũciĩ mahuti, kwĩna mũgũnda wĩ handũ hana nĩtũrethete andũ maratua mahuti macio mothe makamarekia thĩ, kĩrĩa tũgũĩka-rĩ, no ng'ombe ciitũ kana ng'ondu ciitũ kana mbũri ciitũ tũgũcihingũrĩra tũcitware kuo, bata nĩ mũndũ aikare hau nacio, nacio cituĩke nĩciakũria nginya ciĩke atĩa, hwainĩ-rĩ, nagwo tũinũke nacio. Ũgwo nĩguo twĩkaga.

Ingĩ mĩrora ogũo rĩ, ndĩrona ĩhana tarĩ ngimbo, niĩ hakwa mwene, na ngimbo rĩ tũmĩũnũraga makoni maya maigũrũ tũgacoka tũkoya ihiga tũgathiĩ handũ tũngĩmĩringithia ndũngĩmĩringithia ndoro-inĩ ũkwenda handũ hakoroge, kana ũkamĩigĩrĩra ihiga-inĩ rĩrĩa rĩngĩ ũkamĩringithia ĩgakũa, wona yakũa rĩ ,nĩ ũrĩaga tũnyamũ twĩ thĩinĩ twa hwaiti tũu nĩ tũo tũrĩaga, wona warĩkĩa kũmĩrigithia ũkarũta tũu twa hwati ũkĩrĩaga makoro macio mangĩ ma igũrũ rĩ nĩgũte namo tũteaga, matirĩagwo nĩgũteo mateaga.

Gũkua ngũkũ na katoni-rĩ, nĩkwendaga ũhoro wa ũmenyereri, mũno mũno makĩria. Tondũ ngũkũ ici tũngĩtwĩka atĩ ũge ũraciruta Mũrang'a ũcirehe Nairobi, katoni ĩno rĩ, nomĩhaka um ũmĩkeatĩ marima. Ũmĩtũre marima nĩguo ngũkũ ici rĩ, ũgĩcikua, cihote harĩ handũ ha gwĩka atĩa? ha kũhuhĩria. Ningĩ ũkamenyaga atĩrĩrĩ, ngũkũ ici gũtiri mũndũ ũrahota atia? Ndũgũciga atĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ngari nyingĩ cigakĩigwo, nomũhaka ũthiĩ either ũnyitĩte ũkĩroraga kana ngũkũ ici nĩcĩrahuhia, citigakorwo atĩ nyingĩ ũcikũĩire katoninĩ citirahuhia, nĩwohanirie katoni nginya na ndigi, na ndũnatuma marima, kana gũtirĩ handũ ngũkũ cirahuhĩria. um oguo nomũhaka ũmenyere maũndũ macio mũno, nĩngĩ ndũgagĩkinye kũrĩa ũragĩkinya ũkore nĩngĩ ngũkũ ciaku-rĩ nĩcikuire. tondũ citirahuhia. Kwĩ mathĩna maingĩ mũno ageragĩra kwaja hĩndĩ ĩo ũratuĩka atĩ nĩ ngũkũ ũroherwo katoninĩ ũkue.

Mboco ici rĩ, nĩ mũgũnda ciagethwo, na ciagethwo kuuma mũgũnda rĩ, ciũkaga cĩkanĩkwo kĩrĩa kĩrĩa igũrũ gĩtandarũrũ igũrũ, nĩguo cĩtuĩke cia kũũma cĩkomaga, mũgacĩhura ũmũthĩ rũciũ mũga, mũgacĩcokia ningĩ mũkambĩrĩria kũruta mahuti, mũgĩkagĩra ndoo-inĩ, ũkĩhuhaga, nginya hĩndĩ ĩrĩa cĩrĩtiga kũgĩa na mahuti cĩthere biũ, rĩu haha aya andũ ũrona me haha rĩ, kwĩnao marahuha haha, ta ũyũ ũnyitĩte ndoo rĩ, nĩ kũhuha arahuha iria ingĩ nĩguo mahuti marĩa me mboco-inĩ ici rĩ, matuĩke makuuma na marĩkia kũhuha rĩ, haha nĩ ũrona makũnia marĩtwo mboco ici no makũnia-inĩ maya cĩrĩkĩrwo hwainĩ, cĩtwĩke cia kũigwo nĩngĩ o rũciũ macokere o kaũndũ karĩa matinda makĩruta ga gũcĩhuha ningĩ magacianĩka magacĩcokia o hwainĩ ũguo.

Mũgũnda-inĩ ũyũ rĩ, nĩ mboco cihandĩtwo kuo, na mũndũ ũyũ kĩrĩa areka rĩ, nĩ mahuti araruta marĩa makũrĩte thĩiniĩ wa mboco-inĩ ici thĩiniĩ tondũ mboco ici ũngĩcirora wega rĩ, nĩ ta hĩndĩ nĩ cirarĩmĩrwo kahinda gatararĩ kũraya mũno. Acokete kuo mũgũnda, agathiĩ akĩmunyaga tũmahuti tũrĩa tumĩrĩte igũrũ igũrũ, nĩguo mboco ĩ no rĩ ihote ya gũthiĩ na mbere ikũrange itagũthĩnio nĩ mahuti maya maraumĩra, na nĩkĩo ũrona arathiĩ akĩrutaga gwa kamwe gwa kamwe tondũ thaa ici mboco icio ũngĩtuĩka nĩkũrĩmĩra ũkũrĩmĩra nĩ cikũinaina na ciainaina rĩ na nĩ ũraciona ci na kĩro, nĩcikwaga gũciara, ingĩ cihuke nĩkĩo ũrona arathiĩ akĩrutaga kahuti kamwe gwa kamwe tũtũ tumĩrĩte kuo igũrũ, arathiĩ akirutaga kamwe gwa kamwe.

Waru rĩ, hĩndĩ ĩrĩa wagethwo kuma mũgũnda rĩ, tũ ũbokeraga makũnia-inĩ. Twambaga tũkaruta mũgũnda-inĩ, kũrĩma. Twambaga tũkarĩma. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Tũkarĩma tũkĩũrutaga, tũgacoka tũkawikia handũ hamwe, harĩa atĩ nĩ tũrĩcokanĩrĩria hwainĩ ũmũthĩ, nĩ ũkũrogota ũgĩkagĩra makũnia. Okorwo nĩ waru, makũnia rĩ, no mũhaka makũnia maya makorwo nĩ merĩ, magatumanio handũ hamwe nĩguo manenehe. Ũgekĩrwo wa kiro, wa kiro mĩrongo kenda. No mũhaka makũnia maya makorwo matumĩrĩirwo me merĩ. Tũkamabokera, tũkĩmekĩraga nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩrĩihũra. Ningĩ yaihũrarĩ, haha igũrũrĩ, tũtumaga na karũrigi ka makongo. Rĩu andũ aya ũrona marũgamĩte haha rĩ, metereire andũ arĩa maroka kũgĩra waru ũyũ maũtware thoko.

Aya nĩ arĩmi mehaha metereire agũri a waru moke nĩo macikarĩtie metereire arĩa maroka gũcigũra either kana nĩ mũndũ ũrĩa ũthiyaga gũka kwenderia arĩa angĩ maroka kwendia, neither nĩo metereire ũke agũre waru nao marĩhwo kĩrĩa mararĩhwo tondũ nĩo endia kana aya nao makorwo noũ arĩa metereire arĩa maracigĩra macitware either Nairobĩ kana matũra marĩa mangĩ mathĩ makendie waru ici. Rĩu metereire arĩa maroka kũgũra magũre nao manengerwo mĩcara yao matuĩke nĩ akũinũka nĩguo ningĩ mathĩ magakĩrĩme ĩngĩ.

Andũ aya me haha rĩ, nĩ arĩmi, no gũkorwo nĩo marĩmaga marĩmĩte waru ici, kana magakorwo nĩo maumĩte kũgũrĩra mũrĩmi, metereire ũrĩa ũroka kuoya waru, amarĩhe atware either Nairobi waru , kana matũra marĩa mangĩ marigicĩirie. Haha maikarĩte tu magĩeterera mbeca mareherwo, nao maneane waru tondũ ona ũkĩrora waru ũyũ rĩ , waru ũyũ nginya nĩ mwohe ,na nginya na ma ndigi cia makongo nginya gũkũ ĩgũrũ biu, kugwo no gweterera metereire ũrĩa ũroka kũgĩra waru agĩre nao manengerwo kĩrĩa maranengerwo, ningĩ macoke kũrĩa marĩmaga, mathiĩ makarĩme ingĩ.

Tũmahua tũu, nĩ tũthaka mũno, mũndũ angĩuka haha kũhũrĩrwo gambica rĩ, no kaime wega mũno. Ona ningĩ kĩrĩma kĩrĩa kĩrĩ o kũrĩa kũraihu rĩ, nĩ kũhana wega, nĩ kũhana wega rangi, wa rangi mwerũ , nĩ kwega mũno na nĩ ũrona kũndũ kũrĩa rĩ ti kũndũ kũrũ, tĩri ũrĩa wa kũrĩa nĩ oreneka atĩrĩrĩ, nĩ tĩri ũngĩrĩma na ume indo mbiũ, tondũ ona ũkĩrora mĩgũnda ĩno ona ũyũ ũhandĩte kĩrĩa ĩno haha rĩ , nĩ ũrona atĩrĩrĩ ,nĩ mũgũnda mwega na niĩmũmenyerere, haha rĩu ũngĩikara na ũtwĩke wa kũhũrĩra mbica ici cingiuma wega mũno, ona andũ makũragie kaĩ wĩ mũrĩmo?.

Ĩno nĩ ngano, na ngano hĩndĩ yatuo ni kugethwo ĩragethwo rĩ ĩtwaragwo gĩthĩi na nĩ ĩthĩagwo. Hau nĩho twonaga mũtu. Mũtu ũyũ rĩ hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi atua kũwendia rĩ, awendia rĩ mũrĩmi nĩ agĩaga na mbeca mũhuko. Na ningĩ rĩ ũrĩa ũngĩ nĩ wa kũrũga either mũrĩmi ũyũ ni egũtuĩka nĩ ekũruga mũtu ũyũ kana awendie. Na hĩndĩ awendia rĩ nĩ agũthondeka mbeca nĩgũo ona hĩndĩ ĩno ĩngĩ rĩ nĩ ekũhota gwĩka atia? kũrĩmithia mũgũnda wake ahote okorwo nĩ thukuru nĩ ekũriha bithi, nĩ egũĩka tũmaũndũ twake tondũ nĩ ararĩmire ngano na aratuĩka wa kũrĩhwo.

Indo ici ciĩ mũganda-inĩ ũyũ ciũkire kũrĩa mahuti maya ma thĩ, ũkoraga harĩ mũndũ ũtakũhota gũthiĩ gũtũa mahuti maya kana gũthiĩ kũrĩmĩra mbembe ciake ,o rarĩndĩ nĩ ũrona mbembe ici nĩ nene kogũo ng'ondu rĩ citingĩhota gũkinyĩra mbembe ici no cirĩire mahuti marĩa ma thĩ na nĩ cirahũthia wĩra mũno tandũ wa rĩrĩ we wĩ ta mũrĩmi ndũgutinda ũgĩetha mũndũ oke akũrĩmĩre mbembe-inĩ ciaku no ngo'ndu kana mbũri ũgũtwara kũo citinde ikĩrĩa cirĩoka ningĩ cirio hũnu, ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ nĩĩgũgũteithia gwĩka atĩ mathaa, kũhũthahũthia mathaa maku tondũ ndũgũtinda ũkĩũrio ĩgũĩka atĩa ici mbembe nĩ inenehire? Ndirĩ ndĩrarĩmĩra, cihũrĩte ria, nĩ hĩndĩ ciraruta mĩthuka ,nĩwona.

Mboco ũndũ wa mbere citiendaga handũ hena maĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũraciĩkĩra, kana hĩndĩ ĩrĩa ũracianĩka nja rĩ, nĩ wagĩrĩirwo gũkorũo ũkĩmenyerera mũno, ũracianĩka handũ hatarĩ na maĩ. Ũkarikania iratathĩ rĩtangĩingĩria maĩ thĩiniĩ, ũgacoka ũgaciĩkĩra ngũnia-inĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ, nĩ ciendaga cikamenyererwo citikagĩe mbũca tondũ hĩndĩ ĩrĩa ciatuĩka nĩciathecwo nĩ mbũca, ona ndũngĩhota, inyuĩ mũtingĩhota gũcirĩa tondũ nĩcigagataga. Koguo no mũhaka ũikarage ũgĩcihũraga ndawa, ũkamaki cua nĩ waciruta nja, nĩ wacianĩkĩra riũa, okorwo gwĩ gabũca gegũthiaga kũrũma rĩ, gagatuĩka hĩndĩ ĩrĩa gacinwo nĩ riũa rĩ, nĩ ciatuĩka cia kũmbũka.

Nĩmenyaga atĩrĩrĩ, indo nĩcikũgĩa na goro, na mũtũrĩre-rĩ, nĩ ũkũritũha. Okorwo kĩndũ tũramenyerete gũkĩgũra ciringi ikũmi-rĩ, gĩkambĩrĩria kuuma ciringi ikũmi na ithano, okorwo tũramenyerete tigiti wa ngari tũgakuo na wa gĩbaũ-rĩ, tũkamenya nĩwongerereka, tũrĩrĩhaga ciringi mĩrongo ĩtatũ. Nĩũkoragwo ũkĩona atĩrĩrĩ, maica nĩmathiĩ igũrũ hanini gũkĩra ũrĩa tũramamenyerete no ũkona atĩrĩrĩ andũ nĩmareka atia? Nĩ maromĩrwo mũno mũno makĩria. Nĩguo niĩ ndĩreciria no ũndũ ũcio.

Nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athiĩ o korwo nĩ kũgũra kĩndũ rĩ , mũndũ nĩ endaga agetigĩrĩa kĩndũ tĩ kũhũthagĩra ciothe, kana ona hĩndĩ ĩríĩ wagĩa mũcara waku rĩ hĩndĩ ĩrĩa waruta mahũthĩro maku marĩa ũrenda rĩ mbeca irĩa ũtigagĩa rĩ tũcigaga handũ kamũthithũ-inĩ, handũ ũthiĩ ũgacige magoti-inĩ rĩ ndwethe kanyamũ ũrĩciĩkagĩra ũkamenyaga atĩrĩrĩ ũmũthe ndĩrekĩra igana, ũkeheaga atĩ ũmũthe ũkaigaga, ndĩrĩkĩraga igana o mũthenya na mbeca ici rĩ ngaciruta mwico wa mweri kana mũico wa mĩeri ĩtandatũ kana mico wa mwaka tondũ kwĩna kaũndũ karĩa ũteretete atĩrĩrĩ mbeca ici rĩ nĩ cio ngeka nacio kaũndũ gaka.

Kĩa mbere rĩ nĩ thitima, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araũma mũciĩ either ũrathiĩe wĩrainĩ kana ũrathiĩ ohandũ hangĩ rĩ nĩũgetharia kũririkana atĩrĩrĩ ,ĩĩ nĩndigire ndahinga thitima ya bedroom?,mbica ye kerĩ rĩ ngĩtaũkwa rĩ ĩno nĩnĩ mũrango kana kĩhingo, ĩĩ nĩhingire mũrango?,mbica ya gatatũ rĩ nĩnyamũ ya kũiga indo cia gĩko ũkarĩgwa atĩrĩrĩ, nĩ ndĩmĩigire ĩĩ?,nĩgĩrirwe ĩĩ? kana nĩatia, mbica cia ya kana rĩ nayo rĩ nĩ ngaci, ĩĩ nĩndigire ndahoria mwaki? maĩ rĩ nĩndĩmatigire on?maĩ rĩ either nĩmokire, ĩĩ nũu arahũrĩra thimũ?.

Ũndũ wa mbere rĩ no mũhaka ũkorwo na mũndũ ũrĩa ũrathiĩ gũgũteithĩrĩria gũkũihũrĩrĩa kĩrore maratathinĩ maya atĩ nĩ arũgama nawe na aũge atĩrĩrĩ, angĩkaremwo nĩ kũrĩha ngombo ĩno rĩ niĩ nĩ niĩ ngatuĩka wa kĩ, wakũmũrĩhĩra ũndũ ũríĩ ũngĩ wa kerĩ rĩ kwĩ andũ metagia maratathi ma mũgũnda marĩa we atĩ maronania we nĩwe mwene mũgũnda ũcio magathiĩ na maratathi macio magatuĩka a kũrora mone atĩrĩrĩ ĩ mũgũnda ũyũ rĩ no ũkinyie kĩrathi kĩa gũtuĩka atĩ nĩ ũkũheo mbeca ici, ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ nĩ magũĩtagia karathi karĩa konanagia atĩrĩrĩ we nĩwe mwene kĩ, ngari ĩno nagakonania atĩ gĩthimi gĩkĩ nĩkĩo gĩgĩtuĩkaga no gĩkũhe mbeca ici kana mbeca cigana ũũ.